Ore ena entoki nagira aiendelea tene nee enkiremore arashu kegirai aitubulu nkaitubulu tolchambai kutitik, ilchambai loidim ntokitin atubulunye nidimi aing'ura vizuri, nipaliliai, nepiki irkeek, nitubuluni pee etumoki aa anoto afya sidai, netumoki siinye anoto orkitamanyunoto sidai lotumoki atubulunye pee mitoki aasioki airibika haraka.

Ore entoki e tipat tene naa keponu ilarikok ee netumoki atuutai enaduo lelero, ashu laduo tung'anak kutitik eniko teneasi esia, eniko tenemoku esiai natii, kakua challenges eidim neimaa. Neeku ore naa ena naa entoki e tipat oleng', amu kisaidia iltung'anak metayolo siaitin enye eton aa kutitik, nisaidia sii iltung'anak metaa kening' enaduo latia ashu kening' laduo tung'anak kutitik, iladuo tung'anak botorok teni advice ninje asioki. Neeku ore ena naa entoki e tipat oleng'.

Ore ena baye naa enetipata tenkop ang' arashu tewuei natii amu ore ultung'anak naa ketum aanoto ee mawaidha sidai kutoka oladuo tung'an oitobirr intokitin arashu itobirr inamuka netumoki atayiolo ninche vile nitobiri kuna amuka, neyiolou aajo kainyioo cost kakwa shidai eimaa oladuo aitobirani neeku ore ena naa entoki etipat olneg' teneesa toltung'anak pookin naa ni visit oladuo tung'anai ogira aitobiru inaduo tokitin naishopi pee etumoki aatayiolo challenges arashu ingolikinot naimaa.

Ore ena entoki nagira aendelea tene, naa ilkastomani loogirai aitaayu iropiani tewueji e mpesa ashua aa tewueji naitubira olopeny, pee etumoki ataa ninye eitainyeki iropiani te simu. Niindim sii airuwai iropiani airiwaki, esimu olopeny, neaku ore ena naa entoki e tipat, amu ekisaidia iltung'ana meinoto isiaitin nisaidie sii iltung'ana metaa ore iropiani enye kei access asioki, ashu ake eata securities ashu ake etumoki iltung'ana ataa ake ilooshi loitrusti ashu naa indim naai airiwaki iropiani nintelelek esiai enaduo nalo oltung'ani aya naduo pisai.

Ore eningo tenintobirr ena ashu tenintobirr nkuashen ashu ntokitin naijo chips, naa ing'as aing'oru enaduo mashini enye, enaduo naguetieki, enaduo naiperrieki ning'orurur enkare safi, ning'oru emoti, ning'oru enkalem niiindim ataguetie, ning'oru sii siininye entoki piitelelek esiai, nitumoki aitayu nkuashen inonok tolchamba ashu ilo ainyang'u nilotu aguet aitobiraki nintuku nitumoki inakata ateyieru chips ashu iyieu enkae daa pooki, neeku ore ena naa entoki etipat oleng'.

Ore entoki nagira aasa tene naa garage ena ooltukutuki ashua ewueji neitobirieki iltukutuki enkata pooki naye iltukutuki, neidim olkastomai ashua olopeny oltukutuk ayau oltukutuk enaduo garage neitobirakini ninye o kulingana nayieu. Tenaa enkeju natadanye neitobirakini aaripaki, tenaa enkae toki ake nataase neitobirakini peyie etumoki ninche ataas siaitin enye teleleki ashua bila challenges yoyote, peyie eleleku esiai enye, tolbarabarani. Neeku ore ena naa idea sidai ashua entoki tipat oleng' tenkop ashu tolosho lotii iltung'anak looltukutuki.

Ore entoki nagira aendelea tene naa olkastomai ashua ilkastomani oogira aitayu mpisai toolainini lenye ashua toombenkii e Airtel peyie etumoki ataasa inchugulini enye eanake ashu etumoki ataas aitumia naduo ropiyiani ashua aitumia naduo pisai aas enkae siai pooki. Neeku ore ena naa entoki etipat oleng' teneasa toomuruan.

Ore rreteni latoning'o kuhusu ena bae, amu ore ena naa engarri osikiria ashua engarri nanapieki enkare toorishat pooki naanyamal iltung'anak. Ore entoki natoning'o kuhusu ena bae naa lasima piiyata nkejek engarri, lasima piiyata mbaoi nishetie, lasima sii piiyata ilchumai litumoki aisapootie enaduo garri, neeku ore ena naa entoki etipata, lasima piiyata oltung'ani loreu aitobiraki, oltung'ani loyiolo aitumia tolbaribara. Lasima sii piipik breaks nitumoki aibung'ie igira alo, neeku ore ena naa entoki etipat oleng'.

ore sababu panyor ena siai naa ore ena naa esiai namiri enkare amiraki iltunganak leboo ashuaa iltungank oota maitaji enkare , amu meeta oltungani lemeeta maihitaji enkare , niuaku ore ena naa entoki etipat karep nanu ena siai . amu ore ene dukuya naa kisho iltunganak metaa ketum enkare anaake nisho sii metaa kivalabol enkare ashuaa ore oladuoo tungani omirita netum impisai . niaku ore ena naa entoki etipat oleng teneasa, entoki emaana tolosho naa enetipat toltungank pookin

ore entoki nagira aendelea tene naa oltasata ashu aa olmarei logira aatoni negiraa entomononi, aitoti orpayian lenye ayaki edaa, neyaki enkare, neituku inkaik, neyaki, inkijikoni, ashu enkijiko nainosie anaduo daa. neeku ore ena naa entoki etipat teneesa, amu keeku kibunga olmarei ashu eku keku ketii olmarei tenebo. neeku ore ena naa entoki etipat oleng tenesa tolmarei ashu tolmareita loonig'o.

Ore eninko tenisum oltung'ani ena siai ashu metayolo esiai eyiarare naa ing'asa aifunza oltung'ani ntokitin pooikin naayeu eyiarare, tenaa mboosho duo igira aikaranka, tenaa mbuka, kakwa mahitaji iyeu naijo saai irnyanya, naijo kitunguu, naijo eilata, lazima piyata eilata, lazima piyata emoti peyie itumoki aitayu oladuo muchanganyiko arashu enaduo toki pookin nayeu eyarare, ashu enaduo toki pookin nayeu oltung'ani piitumoki ateyeru endaa sidai, ashu piitumoki ateyeru endaa naifaa ena nai nenya iltung'anak pookin.

Ore enduaata naipirta tena siai nikiata ashu naata nanu naa kifaa oltung'ani peyie etumoki ainuai enaduo moti enye netumoki tenaa orkeseri duo eyierita tenaa mboosho nitumoki oltung'ani ainuai emoti enye peyie etumoki atisidana ashu peyie etumoki aibung'a ee neuku enaduo daa asioki. Neeku ore ena naa entoki etipat ashu entoki e maana oleng' toltung'anak pookin ashu aa tolosho tenetumoki oltung'ani ainuiai endaa enye peyie etumki atooku aitobiraki.

Ore ena bae ashua ore enasiai enkiberiti, naa enetipat ashu emaana tolosho ashu tenkop natii, amu ore enkiberiti na kisaidia iltung'anak amu ninyo inokieki enkima, ninye eyierishoreki mitumoki ateyierisho miata enkiberiti, ninye si inokieki irgaasi, neeku ore enasiai ne enetipat oleng', emaana kifaa amu tenelauni nepukoo iltung'anak, enelauni sii, niteseka iltung'anak, neeku ore enasiai ne enetipat oleng', ashu enemaana toltung'anak, kifaa peeta iltung'anak ake, kifaa nera available kila siku.

ore esiai ositima ashua ore esiai ele sitima naa kisaidia iltunganak oleng amu kisaidia iltunganak amu ore etii iltunganak ormisil naa ninye eitumia enkolong naimina ositima ashu enkolong nemeetae enkima osimui naa ositima itumiay amu irbetirini ninye itumia ashuaa batteries itumia ninche. niaku ore ositima naa etoki etipat ashuaa entoki emaana amu kitayu iltunganak tormisim niaku ketumoki iltungank atodolisho .niaku ore ena naa entoki etipat oleng tenitumiay ashu teninyiangu iltunganak ee petumoki aitumia.

Ore enkolong nataasa ena siai naa enkolong' apa e birthday ore ena siai naa enetipat ashu aa ene maana amu kepuo iltung'anak ai enjoy ate ashu nepuo aijifuraisha nepuo aarr enkare nepuo aadoiki enkare enaa ilchoreta netum sininche ilchoreta lenye tinewueji, netumo era kumok tinewueji netumoki aienjoy usafari kata nabo naarie enkare netumoki sii ninche ailearna lesson ashu eniko oltung'ani teni swim. Neeku ore en a naa entoki etipat ashu ene maana teneesa toltung'anak pookin ata toonkera kutitik otultung'anak botorrok ,kiidimake ninche aswiima pookin.

ore entoki naikuna ena siai mibelekenyayu tenkop ang naa development ashu aamaendeleo. nayautua ilarikok ashu a nayautua iltunganak le murua neeku ore ena ibelekenye oleng, amu keeya neeta iltunganak nkariak ake tooo nkajijik enye. kebolu ake oltungani atumia enkare te nkaji enye venye nayieu. kidim sii oltungani ai vuta nelotu aitumia tiang' neku ore ena siai eewuo aibelekenya oleng tenkop ang' amu etaa keudu iltunganak kumok enkare, neeku ore enkare keta kila mut tenkang enye.

ore entoki nalotu indamunot tenadol ena ashua tenadol ena baye naa eyiarare eh, eyiarare oltung'anak pookin ashu eyiarare nagira iltung'anak ayierisho ekeetae amu ore ena siai ashu emoti naa ninye eyierishoreki ore sii orkamata naa ninye eitumia oltung'ani aibung'ie ashu akurrtie emoti naaji anaa for example enorgali ashua enkae toki pooki nairowua adotunyie enkare nairowua neeku ore ena naa ninye itumia iltung'anak eh, adotunyie imotiok nairowua ashua itumia iltung'anak aasie nkulie tokitin pookin teneku kegira, enkata pooki natii oltung'ani jikoni.

Ore ena naa enkopis arashu aa ewueji pookin naasishore iltung'anak kiidim ake iltung'anak pookin aatasishore, oltung'ani le sirkali oltung'ani akentai pookin oota esiai enye te enkopis enye, neeku ore ena naa entoki etipat ashu entoki e maana amu ninye etonie iltung'anak netum ideas neing'oru isiaitin nees oltung'ani pookin embaye pookin naba enaa enaishikinore neesi naa ntoki etipat oleng' tooltuung'anak pookin ashu aa tolosho pookin, tenees iltung'anak isiaitin enye netumoki aanoto endaa enye enaa ake.

Ore entoki nagira aiendelea tene naa iktung'anak loogira aiteng'en irkulikai venye nelak iropiyiani ashu nai access services intokitin pookin through e-services ee e portal neeku ore ena naa enduata sidai ashu aa enkipirta sidai teneesa amu keeku kees iltung'anak imbaa enye teleleki mitoki oltung'ani aitengemea likai ashu mitoki oltung'ani aa aitegemea likai tung'ani obo pee ees enaduo siai ashu pee ees pookin naifaa naa, neeku ore ena naa entoki etipat oleng' .

Ore eng'eno ashu ebae nayiolo kuhusu enabae, pees oltung'ani, ashua pees oltung'ani yoyote oyieu nees, na lasima oltung'ani piata eng'eno niturie enaduo gumoto, ah metupuku enkare, lasima si piyiolo aitumia laduo gosoi lookunyeki enkare, teleleki peyie melake ni mess nilo aiumia oltung'ani, ashu nelo ni mess nilo ala alaikino aitayu enaduo are. Eh neeku lasima piata eng'eno pookin naipirta enasiai ogumot ashua enturore pookin ogumot, enkitaunoto enkare. Neeku ore ena naa entoki etipat oleng',toltung'anak pookin teneyiolou enasiai.

ore ena naa eyiarare ashua eyiarare ompooshok ashu orkeseri ashu endaa pookin naidimi aikaranga ashu naidimi aeboila oltung'ani ore esiai niyieu piyas ena naa lasima oltung'ani piyata imotiok niata enkima ino niyata irkeek iladuo litasutuo niata enaduo daa enyewe naikarangi peyie itumoki oltung'ani eh, ataasa esiai ino teleleki nitumoki sii ataasa bila masumbuano peyie kitumoki atareto nitumoki ateyiera endaa ino aitobiraki.

Ore entoki naitadamu enasiai, ashua enadamu tenadol enasiai, naa maendeleo nagira aasa tolosho enaa enchetare orbarabarani, ene enchetare onkajijik, ore ena naa entoki etipat ashu entitled emaana, teneesa amu keeku ketum iltung'anak isiaitin, netumoki iltung'anak anoto e services sidain ashua ntokiting sidain, nagira larikok aasaki ashu nagira ilkulikae tung'anak aasaki, neeku ore ena naa entoki etipat ashu entoki emaana, toltung'anak pookin ashu tomuruan pookin.

ore entoki naitiship iltunganak tena siai ashu enaitishipisho tena siai naa ketumoki iltungank, amu ore ena naa enkwatata oltunganak ashu mashindano ooltunganak lenkwatata . ore entoki naisaidia tena siai ashu entoki e tipat naa kelak intunganak iseseni neyiolou iltunganak talents enye peyie etumoki oltumoki oltungani anoto, ee kidim talent atalaa oltungani . niaku ore ena naa entoki etipat ashu ene maaana teneasa toltunganak amu keaku ore iltunganakpooki keaku kegira ayiolou talanta naata too ashu naishooki inye

ore sababu pee aisho matonyora ena sai, naa teneilokino iltunganak isiatin, ashu aa teneng'ar iltunganak isiatin, naa kitelelk imbaa, pookin kelelku ibaa tooltunganak pookin, amu keeku kiloikino iltung'anak esiai, netumoki esiai atelelia. kees irpayiani enkae toki, nituku irpayiani inkayai nelelku enaduo siai, nimaniki etaasaki tooldaikani kutik. nimaniki iseefaki time naidim duo oltungani obo ataasie, neeku ore ena naa entoki etipat ena siai teneeku kiloikin iltung'anak isiatin aas tenebo.

ore entoki nagira aasa tene naa eyiarare nagira aendelea endaa pookin naichemshae ninye nagira aendelea tene ore entoki etipat tena siai naa kees iltung'anak kidim iltung'anak ateyierr endaa nenya nitaa enkurma enye ashua nidip iltung'anak sii ataas endaa, ataas esiai aichemusha endaa nemirr amiraki nkotelini ashu emiraki irkulie tung'anak loyieu netumoki ainasa teleleki netum impisai enye naidim ataasie biashara.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena toki ashu tenadol ena nagira aiendelea tene naa eyiarare ompoosho, eyiarat ormushele ashueyiarare ee enkai daa pookin naa aijo ee irpaek, neeku ore ena naa entoki etipat ashu aa entoki e maana amu keeku ketumoki ultung'anak ainasa endaa netumoki sii iltung'anak aidim naai aatimirr ina daa netum impisai neret inaduo piisai, neeku ore ena naa entoki etipat nees iltung'anak esiai toonkaik enye.

ore embaye naitiship tena siai ashu embaye naitishipisho tene naa kegira iltung'anak uh, ayiolou esiai enye onkaik naitukishoi neesi inkulie siaitin ake tofauti tofauti eh, niaku tenituku oltung'ani inaduo kilani enyenak netumoki airidhikayu ashua netumoki atayiolo ajo etaa safi badala naigerr oltung'ani mee meshomo aitukuoki nituku ninye openy tiatua aji enye netumoki atolua peyie edol ajo ketaa safi tenaa ketu peetumoki atishipakinoyu esiai onkaik enyenak.

ore entoki nagira aendelea tene ashu esiai nagira aendelea tene naa iltung'anak logira aisafiri aapuo nkuapi enye ashu apuo destinations enye ore entoki etipat tene naa eh, ore enaduo garri napuoyieki ashua naitumiae aisafirie iltung'anak naa kelelek teleleki netumoki sii atanapa iltung'anak aitobirai aawa destinations enye ashu aawa iwuejitin duo nepuoito neeku ore ena naa entoki etipat amu kisho irkulikae tung'anak isiaitin nisho sii irkulikae migeri metaa keesisho netumoki anoto iropiyiani enye enaake.

ore eninko piisum oltung'ani peyiolou ena siai naa intadamu oladuo tung'ani eh, enkitobirata endapash nintobirr niliki venye enaitobiri endapash asubuhi ashu jioni ashua baada enkirura kake nintobirr sii niliki venye naa nagil intokitin iladuo jitii linadapash peyie etumoki ninye atung'uai aa safi ashua petumoki ninye atung'uai eh, eidipa aitobira peyie eeku enaduo siai enetipat ashu ene maana te teeku kisafi endapash ashu kisafi enaduo rumu pookin natiiki.

ore engeno naata kuusu ena bae ashu enkipirta ena bae naa ketumoki ena bae aisaidia iltunganak metesheta iseseni lenye, netumoki si ena bae aisaidia iltunganak metaasa zoezi, nitayu stress neshet iseseni lenye, misuli peyie etumoki iltunganak aatumoki ataas isiatin enye oonkaik, ashu aa netumoki ataas inaduo siatin eye pookin naing'orita, neeku ore ena naa entoki etipat ashu entoki emaana tenesa tooltunganak pookin amu kisaidia iltunganak metaa keshet iseseni lenye anaake.

ore entoki nagira asa teene naa olamarei, ashu altunganak, loomanya ewuei nebo, loogira aing'or esimu entomononi nabo, ashu olaasani obo loonkaik, loirem ilchampai. egira ninye aitodol ilkulikae venye naitumia esimu ashu egira aitodol ilkulikae intokitin,e internet. kidim oltungani atodua anaa tiktok, Facebook, news tesimu ino. neeku ore ena naa antoki etipat teneiteng'ena iltunganak maate.

ore entoki nalotu damunot tenidol ena naa wuejitin nairag, nairag iltunganak, laijo iloshi tunganak otii streets neeku ore ena naa entoki etipat, ashu kisidai ake teneyiolou iltunganak venye naiko ilkulikae peyie etumoki aateshetaki ilkulikae isidain, netumoki sii ninche aatodol ajo kenyori doi, neshetakini iwuejitin sidai, naidim sii ninche aatotonie, neidim aing'oru intokitin enye peyie meitoki ashaiki, nemeitoki sii awoiki, nemeitoki enkojing'ani anya tenkata pookin.